Nĩ kũrĩ na mahũthĩro na ngarama tondũ maaĩ ũkũgĩra rũĩ kana rĩngĩ ũgagĩĩkĩra mbombo ya thitima kana ũgagĩtega matangi-inĩ hĩndĩ ĩrĩa kwaura. Kogwo maĩ mau mothe makĩrĩ na ngarama. Mahinda marĩa ũrakuua maĩ rũĩ, kana mahinda marĩa ũrekĩra mbombo ya kũruta maĩ mau rũĩ, nĩ ũgũkĩrĩhĩra thitima. Ũndũ ũcio kũrĩ ona ngarama, na kũrĩ ona moritũ.

Nĩtũhotaga kũiganania nyeki na mĩtĩ ĩrĩa ĩtũagĩrĩire thĩ-inĩ wa mĩgũnda itũ nĩ tondũ ti mĩnene. Tũkahanda mĩtĩ ya mĩkĩma natũkahanda nyeki ya ng'ombe. Ũguo nĩguo tũtwarithagia mĩgũnda itũ. Hĩndĩ ĩrĩa tũkũhanda nyeki ya ng'ombe thĩ-inĩ wa mĩgũnda, nĩkuo tũhandaga mĩtĩ ĩrĩa ĩkũiganĩra thĩ-inĩ wa mĩgũnda itũ. Tũgatukania na nyeki irĩa tũrĩithagia na yo.

Mĩtaratara ya gĩthomo kĩa arĩmi ĩrĩa ĩrĩ gĩcigo-inĩ gĩkĩ gitũ mahinda maya, nĩ tũrathoma ũrĩa tũagĩrĩirwo kũrĩma irio itarĩ na ndawa iria igĩtũthũkia mĩrĩ. Ũguo nĩtũrageria kũrĩma ũrĩmi wa thumũ, ũrĩa ithũĩ tũrathondeka kuma kwĩ ng'ombe kana mbũri ona kana thumu ũrĩa tũrathondeka kuma kwĩ mahuti marĩa tũrĩma kuma kwĩ mũgũnda nĩgetha tũtige kũrĩa irio ciĩna ndawa iria igũthũkia mĩri itũ. Ũndũ ũcio gĩthomo kĩrĩa gĩkuo thĩini wa itũũra rĩrĩ ritũ kĩingĩ, nĩ kĩu kĩa kũrĩma irio itarĩ na ndawa iria irarehereria andũ mathĩna kana mĩrimũ kana gũthũkia mĩrĩ ya andũ. Ũguo nĩ tũrageria kũrĩma ũrĩmi wa kĩndũire na nĩgetha tũone kana nĩ tũgũcejia mĩtũrĩre na mĩrĩre ĩkorwo ĩ mĩega. Nĩkio gĩthomo kĩrĩa twĩ na kĩo.